Enda gũthondeka kĩare athime kĩndũ mita ithatũ kwa inya aharĩrĩrie wega na acimbacimbe nĩguo tĩri ũkorwo igũrũ gũkĩra thĩ. Acoke oe kamũtĩ ature tũmĩkaro tũnini ho, oye mbegũ yake oke amĩite ho acoke akunĩke na gatĩri kanini nĩguo gatigakunĩkanie mbegũ. Ũcoke woye magaũ kana nyeki nyũmũ aigĩrĩre igũrũ. Acoke aitagĩrĩrie maaĩ thutha wa kĩndũ wiki ĩmwe oke akunũre tondũ mbegũ yake ĩgũkorwo yamera. Ahuhĩre na aitagĩrĩrie maaĩ o kĩroko na hwainĩ nginya ĩkinye ihinda rĩa gũthiĩ kũmĩthamĩria amĩtware mũgũnda-inĩ.

Tũmĩka mĩka tũkoragwo na tũnyamũ twa kũoya mbĩca cĩa ĩkĩro cĩa ĩgũrũ, nĩ tũhotaga kũona mũĩgana wa mũgũnda wakũ mĩmera ĩrĩa ĩkuo ona kana mahĩũ, okoro kwĩna mo ta a ma mbũrĩ, ng’ombe, ngondũ icio. Ona tarĩ wa mũgũnda wakũ nĩ tũhotaga kũona. Nĩ kaonanagĩa kana mumera wĩna magũnyo kana tũtambĩ, ona makĩrĩa tũkaonanĩa kana tarĩ wĩna wĩũgũ kana wĩ mũnyotũ, ona nĩngĩ nĩ tũteĩthagĩa kũthĩmĩrĩra mũĩgana wa magetha ma mũgũnda wakũ marĩa ũngĩrũta mũgũnda-inĩ ũcio wakũ.

Mũhĩa mũtune ndĩwendete tondũ ũkoragwo mwega na tondũ wa handwo nĩũmeraga wega ona kũndũ gũtarĩ na maaĩ maingĩ. Nĩũthĩyagwo wĩ ta mũtu na nĩ wongagĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ na ũkawagĩrithia. Kũrĩa wongagĩrĩra maguta thĩinĩ wa mwĩrĩ, bitameni ona maboya. Nĩwongagĩrĩra mahĩndĩ ona ũkamanyitia makagĩa na hinya. Ona ningĩ wega wa mũhĩa ũyũ mũtune nĩ atĩ nĩũhandagwo wĩta irio cia ng'ombe ona mahiũ, macio mangĩ ta mbũri, ng'ondu ona ningĩ ngũkũ no irĩyaga ũgacihe na ndũtũrĩkagio mũno nĩ tũnyoni.

Woyaga mbegũ yaku, ĩrĩa yumĩte mĩanga-inĩ ĩrĩa mĩkũrũ ũrĩkĩtie kwenja. Tũmĩtĩ tũu ũgatuoya ũgatũtinangia, ũgacoka ũkathi mũgũnda, ũkenja marima. O irimi-ini rĩmwe ũgekĩra kamwanga kamwe, o irima-inĩ ũgekĩra kamũtĩ kamwe, ũgacoka ũgakunĩka na tĩri kume kothe, ũgagakunĩka gatikoneke. Thutha wa gũikaikara, ũkathi nambere na kũve maĩ, ũgacoka ciothe ciamera okorwo kwĩna ria, ũkathiĩ ũkĩrĩmagĩra. Ũkathiĩ ũguo ũkamĩhũnia maĩ, thutha wa kĩndũ ta mwaka ũkathiĩ ũkenja mĩanga yaku, na ũkaruta me me kĩrĩa maciaro ma wĩra waku ũkamona.

Ngwacĩ thaka njega, ĩrĩmĩtwe na ĩgatungatwo wega. ona magetha mathaka. Ona ningĩ arĩmi aya, nĩmarutĩte wĩra mwega, tondũ takorwo nĩ kamamĩrĩmire, makĩmĩteanĩria kana makiuga matirĩ naruo, makĩmĩima maĩ na indo ingĩ cia bata, matingĩrona magetha maya mao ũguo matarie.